Takũgũithia bei ya bataraitha nĩgetha arĩmi mone makorwo makĩhota kwĩgũrĩra bataraitha yao ya kũrĩma magetha mao kũrĩa mĩgũnda-inĩ yao. Ningĩ nondĩmongerere mbeca cia magetha mao iria marendia indo ta kahua rĩrĩa makorwo makĩendie ta iria , mbeca ciao nĩcibatiĩ kũongererwo nĩgetha makahota kũrigita mĩmera yao na mahiũ mao. Ona okorwo nĩ kĩndũ ta ng'ombe makahota kũona mbeca njega na makahota gũcigũrĩra indo ta irio. Rĩngĩ ononie nonjĩtĩkanie na arĩmi korwo ngĩmaheaga indo ta ndawa cia kũrĩma, kũgirĩrĩa tũtambi kũrĩa migunda-inĩ yao nĩgetha makagĩa ũhũthũ na kũgĩa magetha mao mega.

Korũo nĩ kũgetha mĩmera ta mbembe , mebembe irĩa cĩakorwo cĩa reka kũgethwo, nĩ cithiaga mũciĩ cigakorwo ci ciĩkĩrĩtwo makũnia inĩ nĩ cithiaga cĩkahũrwo ka nĩtũhũthagĩra kamacini inĩ karĩa gathiaga gagacithandũra wega okorwo gũtĩrĩ na macĩnĩ ĩyo ya gũthandũra nĩ cihũragwo makũnia inĩ na mĩtĩ ciakorwo ciahũrwo irĩa citahũrĩkĩte cigathandũrwo na moko , mbembe icio cigakorwo ikĩanĩkwo rĩũa inĩ nĩgetha igakorwo ikĩhota kũmithio. He makũnia tũkoragwo tũgũrĩte makũnia maũ nĩ makũnia marĩa mateithagĩrĩria mbembe icio citĩngĩkorwo cigĩthecwo nĩ indo ta mbũca nĩ tondũ nĩ cĩkoragwo irigĩrĩirwo wega tondũ ĩkũnĩa rĩũ nĩ rĩkoragwo na ĩratathi thĩinĩ cigagĩthiĩ ciga cikaigwo wega cigakorwo cigĩtwo thitoo.

Nyeki ĩno nĩ nyeki ĩrĩa ya hay. He ndigi cikoragwo, he ndigi cigũragwo cia nylon, ndigi icio nĩcio cihũthagĩrio nĩ kamacini kangĩ karĩa gathondekaga nyeki ĩno, gakamĩthondeka na ga shape kega ũrĩa nyeki ĩyo yonekaga nginya mũgũri nĩ amĩendaga. Yakorwo yathondekwo na ga shape kega nĩĩthiaga ĩkohwo na rũrigi rũrĩa nĩgetha mũgũri angĩũka nĩ akuona ũhũthũ wa kuoya nyeki ĩyo ona akahota kũmĩgũra na ĩgakorwo nginya ĩ na mĩkuĩre mĩega.

Kũrĩngĩthania na haũ gambere, gambere andũ mathiaga andũ mathiaga gũcagũrĩra na gũthiĩ kũmenya kĩrĩa mũndũ agathoma akinya kũrĩa sekondarĩ-inĩ, no thikũ ici ciana cia nginya kũrĩa thĩ cia prĩmary nĩ cirathomĩthio na mwarimũ akagerĩa kũmenya mwana ũyũ nĩ kĩ endaga gũkanatwĩka wendĩ wake nĩ ũrĩkũ o kĩrathi inĩ ciana ngũranĩ mwarimũ nĩageragia kũmenya mwana ũyũ nĩ atĩa enda gũgeka kũogũo nĩmararũngĩra na magateĩthĩa no ũgakora nĩ gũcenjetie atĩ mwana nĩ aramenyeka e harĩa thĩ ũndũ ũrĩa endaga gwĩka , kũogũo o arĩ harĩa thĩ no ho arambia gwĩka indo irĩa ikamũtethia haũ mbele handũ ha gũkanathi harĩa mbele agakorwo atũkanĩirwo.

Wĩ mwega? Tiga gukorwo tiga kũiga ngoro yaku ĩrakarĩte, tondũ raini ĩno onangĩkorwo ĩnene no ĩrĩthira, gũtirĩ mũndũ etegũtangĩkĩrwo. Koguo we ĩtĩkia na wĩtĩkie Ngai ati we noũgũtangĩkĩrwo noteithĩke tondũ gũtĩrĩ etegũteithio raini ĩno, koguo we hoya Ngai na wĩtĩkie atĩ marũa maya maku magũthiĩ nja wa bũrũri nomegũkorwo memagũĩtĩkĩrĩka.

Rũrĩrĩ-inĩ rwitũ he athũri arĩa metĩkĩtio atĩ nĩ mahotaga gwĩta mbũra rĩrĩa kwagĩte mbũra kahĩnda karaihũ, na rĩrĩa mbũra ya bataranĩtio mũno kwagĩa na ng'aragũ, kogũo anabi aya athũri acio a rũrĩrĩ, nĩo mathiaga gũthĩnjĩra kĩrĩma-inĩ magathiĩ kũhoya Ngai na kũmũthaitha na kũmwĩtanĩra makaũga Ngaĩ wao amateithie na amaririkane, nĩgetha akorwo akĩ mahe mbũra na rĩrĩa makoragwo maũma harĩa kĩrĩma-inĩ, tondũ nĩ mathĩnja mbũri, na ti mbũri o yothe, he mbũri ĩrĩa ĩthĩnjagwo, mathiĩ marĩkĩa kũmĩthĩnja na kũmĩrũta igongona, mbũra nĩĩkoragwo ĩ ya gwĩtĩkĩrĩka, na Ngai nĩamaiguaga, na mbũra nĩyaũraga.

Ũyũ nĩ ũkũria wa mboga nĩ ũroneka mũgũnda inĩ ũyũ ,mũgũnda ũyũ mboga ĩyo ndĩ ndĩrĩkĩtie gũkorwo ĩkiũmĩra kana ĩiganĩte ya gũkorwo ĩ yakũrĩo to mbũga ĩyo ndĩ rĩ ĩrarĩkia kũmĩra wega, no mũgũnda ũyũ nĩ ũroneka ũrigitĩtwo wega mũno mũgũnda mbũga iyo nĩ nyamũ ĩkĩrĩtwo bataraitha ,nĩ ĩnyũĩte maĩ wega nĩ mbũga ĩrigitĩtwo wega mũno na ĩgagĩkorwo ĩkĩhũna mbũga ĩyo nĩ ĩhana gũkorwo ĩkiũma mbũga nene mũno ne ĩgakorwo ĩ mbũga thaka na ĩgakorwo ĩ ndĩtũ wega.

ĩno nĩ macini ya gũcabithia maratathi kana kũrutithia maratathi rĩrĩa mũndũ arabatara angĩkorwo nĩ kĩndũ nĩ iratathi wĩtĩtio, na rĩaku nĩ rĩrĩa original , wĩtagio rĩngĩ rĩhanaine na rĩu koguo macini ĩyo nĩyo ĩrutaga wĩra ũcio. Nĩ hari nyamũ, he macini ĩngĩ ya kompiuta ĩhũthagĩrwo, nĩyo ĩkoragwo yaranagĩria na ĩno ya kũrutithia. Koguo rĩrĩa twĩna mũndũ haha nĩ ndĩmuonagia ũrĩa mũndũ ahutahutagia haha, nĩ getha maratathi, no he mũigana wa maratathi marĩa mũndũ ekagĩra, mũndũ ekaga atĩa haha, na iratathi wekĩra harĩa kompiuta-inĩ, rĩũkaga rĩkauma haha atĩa. Ũguo he ũrĩa ũheaga macini ĩno mawaitha nĩ getha ĩkorwo ĩkĩrutithia maratathi marĩa we ũrenda.

Ĩĩ nĩ ũrĩmi wa ngũrwe ũrathiĩ na mbere haha. Haroneka o ngũrwe nĩĩigĩtwo handũ mwanya na nerea ĩngĩ. ũgwo ngũrwe ĩraikara ĩika, ĩna handũ hakũrĩra, ĩna nginya handũ hakũnyuĩra maĩ ĩika. O ngũrwe citira citi citi citirarĩra handũ hamwe na ĩrĩa ĩngĩ. O ngorwe ĩrarĩa ĩika na ngũrwe ĩrĩa ĩingĩ. ũgwo haha nĩharoneka ngũrwe ĩo hemũigana wa ũrĩa ĩbatiĩ kũneneha kũringana na kiugũ ũrĩa kĩhana. Yarĩkia gũkinya mũigana wa ũrĩa ĩbatiĩ kũneneha, nĩguo ngũrwe ĩngĩkorwo ĩkĩendio kana gũkorwo ngunya ĩgĩthĩnjĩrwo andũ.

Kũringanaga na ihinda rĩrĩa nyoni cia rĩera-inĩ ũrĩa cingĩhĩte na tũnyamũ tũngĩ ta tũu. Kwoguo rĩrĩa kwĩna nyoni iria cirakorwo cigĩthũkangia magetha maitũ, indo ta nyeni kana mboga, ona indo ta mbembe, andũ nĩguo mekaga ũndũ ta ũyũ, ona indo ta mũcere, andũ nĩmambindagũo makorwo magĩthiĩ mũgunda magatinda magĩka ũguo nĩgũcihahithia, ĩkorwo cikorwo cigĩthiĩ na cigatiga gũthũkangia, ũguo ona no, no ihinda rĩnini cigakorwo cigĩthiĩ na cigetigĩra na cigacenjia kũndũ kũu na cigathiĩ kũndũ kũngĩ.

Marũa moyagũo wabici-inĩ cia kanjũ, nĩ ta nduka o iria ingĩ. Kuoguo kũhingura nduka ya kwendia njohi, mũndũ athiaga kũrĩa wabici-inĩ iria cia kanjũ, kũu nĩkuo ũheyagũo, na rĩu marũa ma kwendia njohi ti tamarũa marĩa mangĩ, tondũ marũa maya ma kwendia njohi, hena gĩthimi gĩkoragwo kĩigĩtwo atĩ he mathaa ũtangĩkorwo ũhingũrĩte wĩra ũcio, wĩra ũcio he mathaa ũbatiĩ gũkorwo ũkĩhinga. Wĩra ũyũ ũhingũragwo mathaa ma kĩndũ thinacara ngina whainĩ, gũtibatiĩ ndũbatiĩ kũnegenera andũ mũno ũgũo.